Niĩ nyonete hena thĩna mĩakĩre-inĩ, harĩa okorwo nĩ thimiti ĩrahũthĩka ũru, okorwo nĩ mahiga makahũthĩka mahũthũ mũno, na mabundi mamwe marĩa maraka magakorwo matikinyanĩirie ikĩro. Ũgakora bundi ona ndarĩ aka handũ kana ona ndarathima kana kana rũthingo nĩrũiganaine, maũndũ macio magacangĩra mũno tondũ thaa ici kwĩna mabundi maingĩ matakinyanĩirie ikĩro. Rĩu ũgakora marũthingo maingĩ nĩmaragwa thikũ ici, na maũndũ macio mabataire kũrorwo na njĩra njega, okorwo nĩ bundi araka handũ akorwo na, he handũ athomeire akorwo na ũgĩ na ake na wĩigĩrĩrĩki.

Kũhingwo kwa cukuru naihenya nĩ andũ a, nĩũndũ wa mũihũro wa maĩ nĩkũhutĩtie andũ ta ũgakora okorwo nĩ arutwo matirakorwo marĩkĩtie okorwo nĩ mathomo marĩa mabataire gũkorwo mathomete, okorwo he tamu ĩyo, rĩu ũgakora ũgakora nĩ marakorwo thutha makĩria na ũguo ũgacangĩra okorwo nĩ kĩgerio gĩa kĩmabũrũri gĩkĩ gĩkagwo thutha wa mwaka, ũgakora arutwo aingĩ nĩmaragwa kĩgerio na tondũ wa gũikara mũũno kana ona mũihũro hĩndĩ ĩyo and matitũmagĩra okorwo nĩ thimũ tondũ maĩ maihũrĩte handũ hothe, ũguo nginya andũ a thitima matikoragwo mahingũrĩire thitima, rĩu ũgakora mũrutwo ũcio ona rĩrĩa e mũciĩ okorwo athomaga na thimũ, ndangĩhota gũtũmĩra thimũ ĩyo. Ningĩ kũrĩ kũrĩ aciari, aciari nao matihotaga gũthiĩ wĩra-inĩ arĩa marĩmagia, ũgakora okorwo nĩ mĩmera ĩrĩa mahandĩte nĩyakua nĩũndũ wa maĩ maingĩ, rĩu ũgakora marathiĩ hathara makĩria nginya okorwo nĩ marĩmaga makarĩhĩra arutwo thukuru, hĩndĩ ĩyo magakorwo mathiĩte na no moire akorwo nĩ marũni nĩgetha.

Mĩtambo ĩrĩa ĩrahũthĩra AI nĩ ĩkũnyita itemi ta rĩa gũkorwo nĩ maũndũ okorwo nĩ mũndũ arĩ o kũnene no ahote nginya kũona nĩ kĩĩ areka ũgũo ũgakora okorwo nĩ maheni marĩa mũndũ ahenanagia thĩkũ icĩ mũndũ no ahote kũmenyenyeka nĩ arahenania tondũ okorwo mũndũ tarĩngĩũndũ ũrĩa areka nĩaroneka kana harĩ arĩ nĩ ekũmenyeka na ũĩcĩ nginya nĩũgũcenjia nĩ ũkũnyihanyiha.

Mĩbango ĩrĩa yagĩrĩire gwĩkĩrwo nĩguo kũingĩhia gwatanĩro gatagatĩ-inĩ ka ikundi cia andũ na atongoria nĩ ta mature okorwo nĩ ngurubu, ĩrĩa ta rĩngĩ kana ĩrĩa ĩgũkorwo na mũnene wao tuge okorwo mena okorwo he andũ mahĩtanĩtie magathiĩ hau, makarĩrĩria hagakorwo na andũ arĩa marĩmaragĩrĩria. Ningĩ ndĩrona nĩkwagĩrĩire ningĩ, okorwo nĩ ngurubu iria o mũndũ o mũndũ abataiĩ gũkorwo hau, o mweri o mweri marutage mbeca cigana ũna nĩgetha hagĩa na gathĩna kana andũ acio magĩa na gathĩna, mbeca iria marutaga o mweri o mweri kana o ihinda rĩrĩa magĩrĩire, megwĩtĩkanĩrĩria mbeca icio no citeithie mũndũ ũcio wĩna gathĩna na ũndũ ũcio no ũrehe ngwatanĩro thĩiniĩ waguo.

Andũ ethĩ makoragwo na thimũ hĩndĩ ciothe, ũguo okorwo nĩmarenda kũmenya maũndũ marĩa marathiĩ na mbere makoragwo no marore okorwo nĩ thĩmũ-inĩ. Ningĩ mbeũ njĩthĩ ndĩendete mũno gũthiĩ kana gũthiĩ kũgũra ngathĩti. Ngathĩti nĩcirĩ goro, ũgakora methaga njĩra ĩrĩa hũthũ mangĩthoma okorwo nĩ mohoro, makona thimũ, onokorwo thimũ maingĩra onokorwo nĩ Facebook ona ndĩrĩhagia. Ũgakora mohoro mothe mekũmakora hau tondũ ngathĩti, ningĩ thutha wa mũthenya ũcio ĩyo nĩyathira na ndĩrĩ na bata rĩngĩ, rĩu ũgakora okorwo nĩ kũgũra ngathĩti o mũthenya o mũthenya ĩgũkorwo ĩ gĩko tondũ maratathi egukorwo na maratathi maingĩ thutha wa thutha wa kahinda karaya, marĩa mataramũteithia.

Nyũmba cia mohoro nĩcibatiĩ kũheana mohoro marĩa mara maũndũ marĩa marekĩka gũkũ bũrũri-inĩ, tondũ nyũmba icio nĩcio citũmĩkaga mũno kaingĩ nĩ andũ arĩa akũrũ, okorwo nĩ andũ arĩa matathomete no mahote ona na tuge akorwo nĩ redio ĩrĩa mũndũ athikagĩrĩria, no ahote gũthoma gũthikĩrĩria ona agĩkaga maũndũ marĩa mangĩ areka, tondũ tondũ no no gũthikĩrĩria na akamenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ningĩ tũngĩongerera nyũmba cia mohoro nĩciheanaga mohoro marĩa makinyanĩirie matarĩ na maheni na andũ magakena mũno.

Niĩ ũhoro ũrĩa njiguĩte ica ikuhĩ na ũkangenia mũno nĩ ũrĩa Gachagua ũrĩa warĩ deputy president kana mũnini wa bũrũri , mũnini wa mũtongoria wa bũrũri athondekire kĩama gĩake. Ũndũ ũcio nĩwangenirie mũno tondũ niĩ ndionete he kĩhoto kĩrĩa gĩatũmĩte arutwo gĩturwa-inĩ gĩake, na ũguo ngona nĩagĩrĩire ona thaa ici gũkorwo na kĩama gĩake na nĩgetha akerũgamia nakĩo okorwo nĩakarũgama gĩthurano kĩrĩa gĩgũka arore kana nĩagacagũrwo nĩgetha tuone nĩgetha tuone kana nĩagatongoria bũrũri.

Ũhoro wĩ ica ikuhĩ ũrĩa ũhutĩtie makĩria nĩ ũrĩa mũbunge wa Juja, Koimbũri, aratetwo kahũwa-inĩ nĩ gũkĩĩrĩkana atĩ nĩ kũnyitwo anyitĩtwo mĩgwate. No ũndũ ũrĩa ũramakia mũno nĩ gũtuĩka thirikari yeka ũthuthuria kana DCI yeka ũthuthuria, ĩroiga atĩ Koimbũri nĩ kwĩnyita enyitĩte mĩgwate. Na ũndũ ũcio ngaigua ũhutĩtie mũno tondũ mũbunge ndabatairie gwĩka ũguo, na gĩtũmi kĩrĩa gĩagĩtũmĩte eke ũguo nĩkĩo itoĩ. Ũguo nĩ abataire atwĩre tondũ ũndũ ũcio nĩ wamakirie mũno.

Kambũni igĩrĩ iria njũĩ Kenya citambũrĩkanaga narua nĩ ta kambũni ya Naivas, ĩrĩa yendagia indo cikinyanĩirie ikĩro na gwa thaa icio mũndũ woteh nĩamĩũwi na nĩendete kũgũra gwĩ kambũni ĩyo, ningĩ kambũni ĩyo ĩngĩ ĩrĩa yũĩkaine mũno nĩ kambũni ya ũkui, ĩrĩa ĩtagwo Super Metro, ĩrĩa andũ nyonaga akorwo nĩmabangaga raini onakorwo matietereire matiũĩ, onokrwo mbathi ndĩrĩ ho, ũgakora mabangĩte raini metereire mbathi ĩyo ĩkinye nĩgetha matwarwo kũrĩa marenda gũthiĩ. Rĩu ũkona mbathi tondũ mbathi icio andũ maugaga nĩciheanaga motungata mega, citikoragwo na manegene kũu thĩiniĩ, rĩu nĩkĩo andũ maciendete.

Irathi na mĩcemanio ya kũhĩtũkĩra intaneti no ĩteithie mũno ũbundi, kũrĩ arutwo arĩa marĩ kũraya tondũ irathi ici no cikoragwo ci irathi cia video, na video icio cironania maũndũ mothe. Okorwo nĩ kũrĩa kũrathomithanĩrio gũgakorwo na maũndũ mothe, okorwo nĩ indo ciothe cia gũthomithania, harĩa o arĩa marathoma matibataire gũtĩra kĩrathi, makerorera. Makerwo magerie ũrĩa, kĩndũ kĩrĩa okorwo nĩ ũbundi, okorwo nĩ gwaka maraka. Na mĩcemanio makaga gũtĩra nĩgetha makanyita maũndũ macio naihenya.

Mĩtambo ya kũhotithia andũ kwaranĩria ĩkoragwo na bata mũno tondũ mũndũ ndabataragwo tarĩngĩ aume haha athĩĩ kũndũ kũnene, arĩhe ta ndege, arĩhe akorwo nĩ ngari atũmĩre mbeca nyingĩ nĩgetha atware ũhoro ũrĩa arenda kũheyana no kũhũra kana gũtũma mesĩnji, na mesĩnji ĩgakinya. Ningĩ kũhũthĩra mĩtambo nĩ naihenya mũno makĩria gũkĩra kũma haha woe ngari ũthĩ ũtwarĩre mũndũ ũhoro. Na okorwo nĩ ũhoro ũrendekana hau hau mũndũ no ahũrĩre mũndũ kana amũtũmĩre okorwo nĩ mesĩnji o hau hau na mesĩnji kana ũhoro ũrĩa ũrenda gũkinyia ũkinye.

Na hau thutha-inĩ rũrĩrĩ rwa Mathai rũtirathomaga no thikũ ici to nĩ monete gĩthomo nĩ kĩrateithia andũ nĩkĩo marakenerera tondũ thikũ ici, tondũ na hau thutha-inĩ maramenyerete kũrĩĩthia. Thikũ ici ng'ombe ciao nĩ ĩthirĩte kana rũru rwao nĩ rũthirĩte, rĩu magatigwo na njĩra ya gũthomithia ciana iria nĩma nĩ marahĩtũka, cia hĩtũka nĩkio makenagĩrĩra tondũ nĩ moĩ gĩthomo nĩ maramenya thikũ ici gĩthomo nĩkĩrateithia andũ nginya gũkĩra ũrĩa mararĩithagia ng'ombe.

Redio icio cia cia kwaranĩria nĩ njega tondũ mũndũ no ahote kũhũra arĩ o handũ o hothe ona rĩrĩa tuge ta rĩngĩ e irima rĩriku mũno, kana e mũtitũ gatagatĩ, rĩrĩa ona ũgwati no ahote kwaria tondũ redio icio nĩcinyitagĩra netwaki handũ o hothe kinya kũndũ kũrĩa kũraihu mũno gũtarĩ kana thimũ citangĩhota kũnyita netwaki, ũguo na nginya citithiraga mwaki naihenya, ũguo ũgatũma gĩtũmi kĩega kĩa agitĩri gũcihũthĩra tondũ nomahote gwĩtia ũteithio kana gũtwara ũteithio hĩndĩ o yothe.

Mwana wa kairĩtu nĩaroneka nĩta mwana o wa kahĩĩ, na thikũ ici aciari a nakũu Maathai-inĩ nĩmarona mamũthomithie tondũ mwana wa kairĩtu nĩaranyita maũndũ ota mwana wa kahĩĩ na airĩtu amwe nginya nĩmarakĩra twana twa kahĩĩ. Rĩu wakora nginya thutha-inĩ kwĩ kwĩ airĩtu kana airĩtu makũra nĩmarateithia aciari makĩria gũkĩra, gũkĩra mwana wa kahaĩĩ kũhĩtũkĩra gĩthomo. Na, rĩrĩa airĩtu mathiĩ thukuru nĩmarathoma mandũ maingĩ makamenya ũrĩa mekwĩiga, makahĩtũka kĩgerio, makona mawĩra mega ũkĩringithania na ũrĩa maikaraga kana no kũhika tu metagĩrĩra kuma maciarwo.

Tekinoronjĩ ĩrahũthia gĩthomo na ngarama, tondũ tũkĩrora okorwo nĩ thogora wa mabuku ũrĩa mũndũ agũraga mabuku, o mabuku, o mabuku, nĩ ũrakora yarĩ ngarama nene mũno ũkĩringithania thaa ici, mũndũ no athomere nginya thimũ-inĩ, harĩa ekũhũthĩra o tũbeca tũnini, nyingĩ nginya thogora ũrĩa mũndũ atũmagĩra gũthiĩ ta rĩngĩ kũgũra ibuku agakora ti ibuku rĩu rĩrĩa erĩtwo agũre, thaa ici mabuku macio mũndũ no amone nginya thimũ-inĩ, igerio-inĩ, igerio mũndũ no ekĩre thimũ-inĩ, ti kũihũria maratathi nyũmba, ũgeka kĩgerio ũkemakĩra o hau thimũ-inĩ, ũgakĩiga o thimũ-inĩ, nĩ getha ũgatũmĩra hĩndĩ ĩngĩ, ĩkahũthia nginya okorwo nĩ kũihũria nyũmba ũrĩa mũndũ aihũragia nyũmba na maratathi, thaa ici, mũndũ areka kĩgerio thimũ-inĩ, aka, anja cirĩ ho thimu-inĩ, enda kũiga akaiga, nĩ getha akeririkania thutha-inĩ na ihenya.